En adier ni chweyo agulni ne en gima omi pek ahinya e kinde machon. Lakini kinde ma sani, chweyo agundni ok ane ka timo maber ahinya kaka notimo e kinde machon kaluwore gi kaka teknolojia okelo gikmoko mopogore opogore kaka fridge. Koro jogo mane ohero pi mang'ich tinde iyudo ka nyiewo pi moket e fridge. To okni ok otim maber ahinya e kindegi, ber to ok otim maber ahinya but nitie kwonde moko mapod otime maber, nikech nitie jok mapod ogeno chwako yedhe ei agulni matindo tindo moko michweyoka. Jogo maloso yedhe mag yien, kaeto nitiere jogo mapod ni e kiwango mapiny mar yuto . Pod gidhi mbele gi kawo agulu. Pod gitiyo godo mana kaka chon. Koro ok otim maber ahinya lakini pod to entiere e chiro.

Tich pur en tich kendo mondo ng'ato omi opuonjre mang'eye, mokwongo ng'ato nyaka bedgi puodho modwa nopur. Mano mokwongo. Puodho ma ng'ani dwa puroni onego obedni oselose obete, ma yugi mang'eny manyalo bedo ni nie puodho manyalo mono pure orumo. Kosebete, ka en ng'ama nigi jamni kaka dhok gi kwer dhok, okalo puro puothe manobeto maber. Opure mondo olok lowo odwogi mondo lowo okikre. Kochwoye mopangre maber, to ka oonge gi kwer dhok ,tonyalo tiyo gi tinga. Koro opure kokalo e dier puodho mondo puodho olosre ,manyiwa omedre e puodho. Puodho be kik dinre.